Mondo mi gini kik kethre ipango gi e hayanga kendo aluora ma nono kuma yamo nyalo kadho e kindgi kendo gini ipange yorno maok ginyal diore kuonde ma oketgie. Kendo ipango gie, e yoo moro amora momiyo ok githung ahinya

Tijni ok ahere kaluore kod jony mokelo e del. Timo tijni dwarore ni ikao seche mangeny kendo onyalo ketho saa bende. Luoko inyalo yudo jony mangeny kendo inyalo po kihinyo lith lweti kata kamano ka igwarori gi koki in iwuon. Tijni nyaka itii gi badi kisombo pii mabe nya weyo badi kojony ahinya kendo kulruok bang seche mangeny nyalo keloni wich bar

Odiochieng' mokuongo' mara mar wango' rech ne okotimorena maber, rech nawango' kendo ne ok owango'rena maber ma ochiek, rech nowuok ka wiyegi nokolosore maber, kendo kaninyalo mulogi ne ok gi two kaka owinjore gitwo ka olutgie mono ma maber, kendo kaninyalo mulogi ne ok gi two kaka owinjore gi two kolut gi e mo no ma iwango' gi godo kendo kendo mano ma awuoro ahinya mane otimorena chieng'no en ni mo ne ochikore mo owango' denda lakuto rechno mangi'ch e yi mo kendo mano ne omiya luoro ahinya kendo omiyo aluoro wango' rech kendo.

Timo tijni en yorno ma dhano yudogo omenda kendo timo tijni osendiko jii mangeny e yorno maginyalo konyore go e yudo omenda odiochieng ka odiochieng ,kendo tijni itiyo godo e yor pogo chiemo e yorno mayot ahinya. Tedoni ok dwar ngeyo mangeny ahinya kendo mano omiyo jii mangeny nyalo time

Gini ok thor yudore e aluora ma antiere kendo oyudore mana e gwenge maboyo ma, mopogore. Gini itiyo godo kod jotedo mopogore opogore e yorno kagiloso chiembgi ma gihero